Ohanda ber ka omenda ma awero godo tin moloyo omenda ma ayudo ka aseuso. Kendo ohandani, dhi dongruok nimar anyalo waro mang'eny, mane awaro nyoro kata mane awaro nyocha, mano nyiso ni ohanda ber.

Abude e pi kendo achwero kalagakla ne oko kasto ang'ade sirude bange aluoko sirunde go kendo agolo nyimbiye ne, achuake gi pi gi chumbi, ka osechiek to achiele kendo achako achuake kuom thulo matin mondo mi chiedo oriwre gi chiemo bang' mano to abiro gole kendo oseikore ni chiemo

Soda , pii, moo tedo, nyanya, olembe, sukari, chumbi, alode nitiere gi nengo e picha ni.